Gino maneno kae en japur ma opidho olemo mar machunga. Machunga nigi nengo maber mang'eny kendo zaidi. Mokwongo, machunga inyalo use tiyudo pesa kendo ikonyorigo loyo shida ni matindo tindo. Mar ariyo, machunga inyalo chamo kendo okonyo e rego chiemo kendo omiyo ji bedo gi ngima maber zaidi. Tijni mar pidho machunga ni ober kabisa.

Mae en achiel kuom olembe, kendo weche masewinjo kuome en ni ober okonyo e medo remo kendo okonye rego chiemo e del kendo ober nikech omiyo jopur chiemo kendo omiyo nyaka jopur yudo pesa kagitero olemo gi e chiro kendo pesa magiyudo ginyalogo loyogo dwachgi kendo bero ngimagi kabisa. Olemoni odwaro rit maber kendo koth be odwaro moromo eka onyalo timore maber.

Mae en tich mar puro. Kendo en tich mar pidho olembe. Anyalo puonjo ng'ata kaka onego otim tijni e yo machalo kama: Mokwongo anyalo ng'ise mondo omi omany pesa mar puro gi mar nyieo kodhi. Koseyudo pesa kasto obet puodho moseyiero nodwa pithe. Kosebete ochok yugi owang'. Ka osewang'o yugi topur puodhono. Kosepure to orit sama koth dwaro chako chwe olok puodhono opure kendo mar ariyo miluongo ni yoro. Tok pure mar ariyo, ka koth chwe to opidhe kendo osiko ka olimo puotheni kendo ogolo buya ma dimon olemoni dongo. Orite kamano nyaka chieng' ochiegi.

Mae en tich mar pidho olemo. Tijni anyalo puonjo ng'ato mondo otime e yo machalo kama; mokwongo anyalo ng'ise mondo omi olos puodho maber kobete kendo opure kasto ogolo yugi te manie iye. Kosepuro to okomo kodhi kendo bur ka bur ber ka okete kodhi adek asto owenegi be nafas maber ok okom kodhi but wadgi. Kasto kosekomo kodhigi to ka koth onge to ber ka iole pin kagidongo sama gidongo tichwoyonegi kedi ma ibro ketogie ka giringe wiye nkech olemoni en olemo malandre samiketone kedino mimiye kamoringo kowuothe aka onyalo nyago olemo mang'eny. Kendo tijni ber kabisa nikech onyalo golo japur oko samidhiuso olembegi. Olembegi be ber geng'onwa tuoche mang'eny, koro anyalo jiwo jopur mondo opur kendo opidh olemoni.

Gini thoro yudore e gweng'wa. Iluonge ni yago. Yago ni, en gi ber ne mopogore opogore. Inyalo kawe ting'ade matindo tindo kasti swage kasto ikawe tichwake. En yath. Kosechiek tinyalo miyo ng'ano manigi tuo mar choke kata ng'ano ma rembe osiko ka rumo aruma. Tuo ni ber omiyo omedo remo. Yago ni ber nikech omedo remo kendo okonyo tieko kata duoko chien tuo mar choke. Kendo ng'ama ni gi tuo mar choke komadhe komadhe, tok sik ka dhi e od thieth saka sa. Koro yago ni ber ahinya. Onego jopur pidhe. Nikech okonyowa e geng'o tuoche mamoko.

Olemoni ilose e yo machalo kama e alworawa. Mokwongo japur beto puodho opuro, kosepuro topidhe. Kosepidhe kaponi ipidhe diere machieng' ng'eny to isiko ka iolone pi nikech e alwora marwa en kamotwo kendo pi dwarore mang'eny. Inyalo siko kiolone pi kendo kiolone pi tobiro dongo piyo todoyo be isiko kidoye kendo igolo buya manie tiende samidoye tiolone manyiwa eka obro dhi piyo. E alworawa, ochiek tok higni ariyo kata higni adek kosechiek to watere chiro moko be wakonyorego e alworawa kata e gwengewa.

Gini thoro yudore e lauora wa kendo iluonge ni chwa. Chwa itiyo godo e ruwo nyuka. Kata inyalo kawe to ikete e chupa moro ti ole pi kata e njagi ti ole pi ti puoye. Inyalo modho pige no. Pige no ber. Okonyo wa e loso lew wa. Kendo kane dhogi be rach tokise madhe tomiyo dhogi bedo mamit. To moloyo, seche mochiek mang'eny ahinya be wanyalo tere kendo wanyalo use e chiro mwa yud pesa. Gini ng'eny kabisa e aluora marwa. Kendo oloso omiyo nyuka bedo mamit zaidi.

Mae en achiel kuom olembe. Olemoni asewinjo weche mang'eny kendo mabeyo kuome. Mokwongo, ne an kod osiepa moro majapur nopidhe, ne olembegi ogole oko kabisa. Ne ousogi, kendo ne oyudo pesa mokonye e ngimane. Kendo olemoni nigi ber modhuro kaka ka in gi jatuwo mochame, oloso dhok kendo okonyo e medo remo kendo ogeng' tuoche mamoko. Kendo okonyo nyaka e rego chiemo. Olemoni ber kabisa nikech oloko ngima jopur kendo otimore maber ahinya kwonde ma chieng' ok rieny ye ahinya kendo koth be chuwe moromo.

Chiemo ni anyalo chame eyo machalo kama. Mokwongo ang'ade, abaro yie gi pala. Kasebaro yie to agolo kodhi mantie eyie te gi tonde tonde manitie kor ka achamo chiembe manie yie ma oloso no. Chiemo ni mit ahinya. Kendo kasechame to okonyo maber e medo remo kachiel gi miyo ngima bedo maber.

Mae tich mar pidho abondo. Anyalo puonjo nga'to kaka pidhe e yo machalo kama. Mokwongo onego opur kama odwa pidhe. Kosepuro, to ber ka okunyone bur matut mok tin ne fut ang'wen. Kosekunyo burno, to okawo manyiwa toolo e iye, koseolo manyiwa to oweye kuom thuolo kata jumbe ariyo ka manyiwano kuok, kendo muya donjone. Toke korko kawe to opidhe. kosepidhe, to ber ka iolone pi to idoye kendo sama buya omako tiende, igolo buyago tetete. Kasto tok doye, tochako mede manyiwa.

Gima timore kae en ni joma puro kata jopur loso kama gidwaro pidhe e cham. Kendo pitho makamae sana sana ober kitime kuonde ma low tine. Ober kiseng'ado besende kata plastic ti ole low. Kise ole low tikaw manyiwa bende iole korka ikomo.

Gimatimore kae en ni jopur tudo mach ma inyalo gogo pi, aneno kotudo solar ka, ma odwaro goyo nego puothe pi. Ka in gi kama ikunye pi, to ionge gi stima, inyalo tiyo gi solar kaka jagoni tudeni, kendo solar nyalo goyoni pi e puothi miyud yuto maber makata koth tin.

Mae en tich mar pur, kendo pidho tworo gi cham e kind tworo. Gige tich ma dwarore ka en kwer, opanga kod ofuadho mibeto godo. Tijni nyaka ikuong ibet kama idwa puro, kisebeto tichoko yugi tiwang'o. Kasto ipure. Kisepure tiweye otwo kasto iloke. Koro ka ichako gi obuche tikete tworo matindo tindo, kasto iiko. Tworo okdwar kama pii ng'eny ahinya. En otimo maber kama pii ok ng'enye ahinya. Kendo inyalo weyo space kaka japur oweyo ni, ma kind tworo tinyalo pidhe cham moko mondo mi iyud yuto nyadiriyo.

Gik makelo mor maneno kae gin masinde ma itiyo godo e puodho. Masindegi gikelo mor e yo ma kama, gimiyo tich bedo mayot, kendo inyalo ti kodgi e puodho maduong' ma dhano ok nyal tiyo gi lwete. Gikelo mor nikech gimiyo yuto mar puodho bedo mang'eny. Kipuro mang'eny ma ochiek maber, iyuto mang'eny kendo puro nyalo loko ngimani nikech cahm miyudo e puodhono ,inyalo uso kendo ikonyrigo, obero ngima. Koro masin ber tiyogo moloyo puro moro manyachon ma ne ji tiyo gi lwetgi, kendo omiyo keyo bedo mang'eny to puodho be purre maduong'.

Gik makelo mor kae maneno ka en mashinde ma itiyogodo e pur. Mashinde gi gikelo mor e yo maka. Gimiyo tich bedo mayot kendo dhano ok ti gi muche mang'eny. Kendo inyalo pur kodgi puothe madongo dongo ma ok nyal pur gi lwedo. Kendo ber mar puro piothe madongo en ni ka puothe go osenyak kendo cham ochiek maber to yuto bedo mang'eny kendo chiemo medore mang'eny kendo ji bedo gi mor diere ma dhano yieng'. Cham be ginyalo uso to gibedo gi mor to giyudo pesa.

Mae en tich mar pith kendo puro alot. Tijni ahero nikech an gi sigana. Chon kane atieko atimo penj mar klas aboro. Ne aonge pesa manyalo dhi godo e klas ochiko. To ne wan gi puodho. Nonyisa ni achak puro kendo apidh alot mar sukuma wiki ka achiel gi bo. Napuro ma tok dweche adek aloda nosebedo ma inyalo usi. Nauso mayudo pesa mana chulo godo klas ochiko kod klas apar. Tijni ahero kabisa. Nikech diere mane atime chiemo be ne ok nyal koso e odwa, To jogweng' bende nakonyo nikech koro nokochuno nyaka gidhi many chiemo eyi chiro. Ne ginyalo biro abira e dho nam kama antie to aouso ne gi. Tijni ber ahinya.

Tijni ober ahinya. Mae en tich mar pur kendo pidho alode. Anyalo goyo sigana moro matin ni chon ne akoso pesa to n'gato nomiya puonj ni ka ionge tich to pesa bende ionge go ka un gi low inyalo chako puro kendo ipidh alot, ibiro yudo pesa nikech gweng' wa wabor gi chiro. Koro Kwa pidho alot e kor gweng ka ji obro chandre ni dhi e chiro. Abiro yudo jonyiepo mang'eny. To kata mana an dalawa wabiro bedo gi chiemo. Natimo kamano, napuro ma tok dweche adek, ngima wa nolokore e dala. Kendo ne omiyo koro ayaw puro ni mobedo madwong' nikech ber mane omiya. Koro pur ber kendo omiyo be sama ng'ato time tok bed gi paro maricho mar dhi timo kata dhi timo tijemoko manyalo kete e sida. Tijni ahero kabisa.

Mae en tich mar puro. Tich mar puro ahere ahinya nikech omiyo chiemo bedo mang'eny. Chon ne apuro puodho mane nyalo romo eka ariyo. Puodhono napidhe oduma kod oganda. Mopure maber gi tinga, kendo nakomo oduma gi manyiwa, tok dweche adek, ne ayudo gunde madirom apar, kod aboro. Mano mar oduma. Oganda bende nayudo gunde abich. Nauso moko ma noloko ngimawa kendo chiemo be ne ng'eny nikech nochiek maber. Noloko ngimawa, ne wasiko wabedo kwarundo, to chakre nachak puro, wach rundo ne waweyo. Koro ahero tich mar puroni kabisa nikech be omiyi ibedo modich mokipar dhi riwri gosiepe matimbegi richo maketi e timbe maricho.

Mae en tich mar puro bando. Anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni e yo machalo kama. Mokwongo nyaka obet kama odwa puro. Tok beto, to opuro diere ma pod ching' ng'eny toweyo chieng' chamo buya kata yugi manie puodho no. Kaesto ka koth biro, to ochako oyoro puodho no, opure mar ariyo. Kaesto okomo. Anyalo ng'iso ng'ato ni mondo mi opidh kothe ma nyasani. Kendo oti gi manyiwa mar nyaduka e pitho. Kose pitho to kik owe buya keth cham. Odo gi. To tok dogi, ochak oket ne gi manyiwa mamiyo gidongo piyo. Tok ketone manyiwa no, to onego ochak odo kendo kendo otemo matek kik buya kethne cham. Tijni ber kabisa kendo omiyowa wabedo gi chiemo mang'eny kabisa. En hero mar jiwo jowa mondo otim tich mar puro oduma ni.

Mae en tich mar puro kendo pidho oduma. Anyalo puonjo ng'ato mondo mi otim tijni e yo machalo kama. Ber ka oikore chon makata ka koth pok ochako chwe to onego oket kodhi kod manyiwa piny. Kasto ber be kopuro chon ma puodho tuo. Seche ma koth duogo cha tochako nuo puodho mar ariyo kendo ogolo buya tetete manieyiye. Kaesto okomo. Daher mar jiwo kata puonjo ji ni okom komo ma nya sani kendo oti gi kothe mag nyaduka. Ber ka oketo oduma achiel achiel e bur kendo ok oket gi mongelore ahinya e ka do yut maber. Kendo kik owe buya keth cham to kosedoyo to onego kendo oken gi manyiwa ma miyo gidongo piyo.

Mae en tich mar pidho dhok. Dhok miyowa nikod ber mang'eny zaidi. Ber mokwongo, en ni dhiang' miyowa chak. Kikwaye maber monyuol kendo irite maber, ibiroyudo chak mang'eny minyalo tiyogo e ot kendo moko be inyalo uso. Dhiang' bende miyowa ring'o. Inyalo tero inyalo dhi nyiew ring'o e bucha mowuok kuom dhiang'. Dhiang' bende omiyowa manyiwa. Chiethnego kichoko maber mokuok gibedo manyiwa kendo kwa puro go to cham wuok madongo dongo. Dhok bende nyalokonyowa e pur. Us be inyalo us gi ma giyud pesa. Koro tich mar pidho dhiang' ni ober zaidi nikech en gi ber mang'eny kabisa.

Gima timore kae, en ni nitie japur ma opidho nyanya. Kendo nyanyanegi ok dhi maber. Tuo omako gi. Mondo mi nyanya dhi maber, odwaro ni kisepidhe, to kineno ka en gi ranyisi moko mag tuo, ber ka igoyo ne yath. Eka diyud yuto maber kabisa. Japur ni ne ok ogoyo ne nyanya ne yath e sa mowinjore. E momiyo nyanya golo gik ma motop otop. Mae nyalo tero japur asara ahinya. Koro ajiwo jopur mondo mi kasegi puro to ber ka gigoyonegi nyanya ne gigo yath. Girite maber kabisa eka degiyud yuto maber manyalo loko ngima gi kendo miyo chemo bedo mang'eny.

Mae en tich mar thiedho wang'. Thiedho wang' en gi ber kabisa ne ng'ama thietho. Seche ma idhi thiedho jatuo to ibiro yudo pesa. Ibiro miyi pesa ma inyalo timogodo dwaroni. Pesa no inyalo chulogodo gowi ka en godo e skul. Ka en gohala bende inyalo medo godo ohandi. To kata pesano inyalo yudogodo chiemo. To ne ngat me ithiedho wang'e obe en gi ber nikech ka ang' wang'e osechango to koro obiro bedo gi ngima maber. Wang'e ok be chak rame kendo. Kendo onyalo dhi mbele gi tijene. Kendo tich mar thiedho wang' ni ober kabisa ne ng'ama thietho gi ng'at mithietho.

Mae en pidho cham e greenhouse. Chon ne ji puro kendo ne pidho alode kata gi nyanya kama chieng' diere ma chieng' ng'enye. To nyanya ne kethore kendo kane oyudo ka nyanya osechako golo maua chieng' kata koth mang'eny ne kethe. Lakini kelo pith e yi greehouse ni osemiyo koro jopur nigi ber mang'eny kabisa. Nikech nyanya koro chieng' ok chop kuro ok chop irgi kendo koth be pi ndonjo mana moromo ma ok nyal ketho. Kendo tich ni tij pur e greenhouse oselokore e kinde machon kowuok e pur manyachon nyaka kama koro itiyo kode.

Mae en tich mar mako rech. Tich mar mako rech nikod nengo mang'eny e aluora wa. Nengo mokwongo, omiyo chiemo bedo mang'eny. Nengo mar ariyo, ondiko ji mang'eny. Joma onge tije inyalo ndik wuon yie nyalo ndiko kendo konyo gi emako rech. Mar adek, okelo pesa seche ma jomak rech osemako rech ginyalo uso kendo giyudo pesa manyalo loko ngima gi. Mar ang'wen, ne joma uso net kod yiedhi mimako godo rech, giyudo tich nikech seche mitimo tijini ibiro nyiew nede gigo. Yiethigogo bende ibiro nyiew. Tijni ni kod nengo maber kabisa. Omiyo chiemo bedo mang'eny. Kendo omiyo ji bedo gi mor ka yieng'o ng'eny.

Gikl mmakelo mor maneno kae, mokuongo gin yie, mar ariyo gin net ma imako godo rech kod omena. Net gi kelo gi yie gikelo mor eyo machalo kama, eseche ma idhi kodgi e nam ma idhi chako manyo rech kod omena, ka ang' gise mako rech ma gigolo oko, ibiro uso rechgi kendo kise usogi ibiro yudo pesa, ka ang' iseyudo pesa to idhi ng'iewogo giki kendo okonyi eloyo shida nigo, ang' nibed gi mor nikech koro sida orumo, Kendo okelo mor eyo makama, gikelo chiemo, sama isemako rech, inyalo dhi go eot micham. Mar adek, kik yedhe kod nedegi, gindiko ji mang'eny e tich, jomadhi lupo, omiyo jotich bedo gi mor kabisa nikech gin gi geno ni sama ang' gidhi e nam, gidhi duogo gidhi duogo gi omena kendo nyaka gidog e ot gi gimoro makelo mor kabisa.